Meitanyamal katukul, amu ore naa irkiliku lenkinyang'a na lompaasharot kumok. Ebaiki nai nitum olainyang'ani loteremere, neeta irkiliku lenyanak, nebaiki nitum olainyang'ani laijo kisupat neeta sinye irkiliku lenyanak. Neeku naa kepaasha irkiliku lenkinyang'a oltung'anak. Neeku ore nanu najo, meitanyamal irkiliku lenkinyang'a enkinyang'a ai katukul. Amu meeta olainyang'ani lemeeta irkiliku lenyanak, nemeeta olamirani olduka lemeeta irkiliku lenyanak.

Eketon aok irkeek liang' oleng',amu ore naa irkeek liang' na kesidain oleng' neisulaki toi yiok tormasai. Ore irkeek likiata oleng' na lentim. Ore kulo keek lentim na kenyor osesen nenyor ilubot pookin. Ah kenyor naa imoyiaritin pookin natii osesen. Na ore ake piiwok kulo keek, nikinchiu inkejek, nikinchiu enkoriong',nikinchiunye imoyiaritin pookin niata tosesen. Neeku keton aok lelo keek liang',amu kashipakino oleng' amu kitobirr osesen nelak osesen oleng'.

Ore entoki nalotu indamunot tene, naa ore ena bahasha arashu enardasi, na entoki naji NSSF. Neeku ore naa kadolita ajo ketii enkarna enkerai naji Elina Cherop, etii ndarikini einoto, netii district naing'ua ,ing'ua Baringo, etii na ofis e Huduma Centre. Etii date official ,ah ntarikini tomon ong'uan olapa liopishana olari lonkalifuni tikitam o tikitam.

ore tenadol ena siai naa kadamu eunore orkeek idolita ajo kenyori enkop idolita lelo tung'anak ajo keunito irkeek tenakop enye amu ore irkeek naa entoki naitobirr oloing'ang'e neyau enchan neeku naa ore eunoto orkeek naa kisidai oleng tolosho kingira aitukuj iltung'anak kira olosho le kenya peizidi aun irkeek oleng amu isidan irkeek teneuni teniun tenkang ino teniun tialuo neeku entoki etipat idim naaji niyieu nilotu aitayu imbaoi nintaa oloip nintaa ntokitin kumok oleng.

Ore naa ena natii ene, na adolita ajo etii supermarket ,egira naa ninye ainyang'isho te supermarket ,egira ainyang'u isabunini, adoltaa naa eribonibon natii ine, neeku naa ninye egira ninye ainyang'u. Ore pamanyor nanu esiai e supermarket oleng',kelo nilo eiding'a. Nikiwestaki time oleng'. Neeku naa kegol inepu iltung'anak akutik, neeku kelo neya erishata sapuk oleng'.

Ore naa enabae, na ketii nabo ormarenke likijo ole nature. Ashua ole free style. Ore enabae na itii free. Idim nai ninya entoki naji raha ,nilo ajing' kuna kuna ah farasini, nilo akwet. Nikipuo aitamanaa. Nilo iwuejiting pookin niyieu, ore adake temusho edama na nishipakino ebae nishomo naa aas. Kijo na ninche outing ,na ore ena na ebae sidai. Na kees intokiting' sidain pemintoki adamisho oleng'.

Ore naa entoki nagira aasa tene nidolta ajo ilewa otii atua ang ,egira ninche anya endaa .netonita anaa iltururi adolta orgali, adolta nkirik ,adolta ilewa ware oishopito nkopiyiani ,lelekwa irkulie oora imiet otonita tidie tiabori enchani egira niche atoni tentonota oorkiek.

Ore naa enadol enabae, ore ena naa kadol ajo imbaa naipirta e-citizen. Adolita naa ajo enkitesheni e KTN,ninche naiposta enabae. Ninche natipika enkoitoi emtandao, dolta naa ajo etipika ampaka nelimu intokiting' naji ne M-PESA payments ,nelimu ajo kakwa tung'anak ogira adupore kuna tokiting'. Nelimu ajo olari ledukuya. Nelimu mpaka nelimu oltung'ani oji protection ps Motari. Ninye oibenefisha aisul kulo ainini le safaricom.

ore naa eninko tenisum iltung'anak ena baye naa irik enkare nilo autaki ninche eniko tenejing atua enkare ore ena naa kirowua oleng amu ore oltung'ani lemeyiolo naa kidim enkare atagoro neeku ore naa ena baye naa iltung'anak eyiu ng'eni oleng ooteng'enikitia ena siai neeku ore ena siai naa iltung'anak ooteng'enikitia eyieu ore ena baye naa keyieu naa iltung'anak lemeirowua ilukuny laa ketoni aitobiraki nemitoki aata shida tenejing atua enkare neeku naa ore ena naa ina toki eyieu neeku naa nejia ikunari ena baye.